nitiere rowerni apar mobet piny e kom, kendo gikonyore e mako picha, achiel kuom roweregi siemo, to mamoko nenore ka gima gitemo winjo gima jalni wacho. Nyako achiel oting'o kalam, chalni en ema obro ndiko lipot kaka gilalore kanyo,e picha kae be nitiere it oboke ma aneno ma ralum, to bathe kanyo nitiere mesa manigi pi modho, chalni pi modho ariogi nyalo bedo mar achiel kuom gi kata oketgi kanyo ma ka ng'ato nigi riyo, to dhi modho.

Pidho yien nigi kony mangény ne oganda. Kendo ka yiende gi osebedo madongo, biro kelo ne jo alworano koth mangény. Ma kata puothe gi, gibiro bedo gi cham mabup. Yien be nyalo konyo nikech jok oko tiyo go e yor tedo. It yien moko be tiyo kaka yath ma ngáto ka two, nyalo madho, kata onyalo nyamo. Yiende gi be inyalo us mondo jal ma mopidho gi nyalo yudo pesa ma okonyore go e yore matindo tindo ma onyalo dwaro.